Jok jok man ka gin jo pith mar dhok, ging'iyo ler mar alwora mar kuonde ma dhok odake. Ging'iyo ngima dhok kaka weche thieth ka dhok tuo, ging'iyo kakithiedho gi. Ging'iyo kaka dhok chiemo, gikelo negi chiemo, kuonde go pi. Kendo kaka ging'iyo kaka inyiedho gi, ma gigol chak. Ee.

Kinde mokwongo mana timo tijni, lweta ne oridhore oridhore kuom dicho mana yudo kane gigo diyo lweta kagolo. Lweta noridhore odhuro matieko juma achiel kokanya timo kokanya timo gimora mora nikech lwetena nokwot okwot. Moko ne golo remo, moko ne golo pi.

Magi gin mine ma jonyuolna, iwacho ni kaonge mine onge ng'a inya nyuol nikech gin e jo jo nyuol. Mine e jopuonjwa mokwongo e ngima na, miyo kuongo puonji ber gi rach. Nitie iwacho ga ni kokopuonji gi meru, ibo puonji gi piny. Omiwa koro mine e ma kwaongo puonji kapok idhi skul mondo iyud rieko mar piny ni. Miyo ema kuong puonji, ber gi rach. Marariyo, miyo e daktatachwa mokwongo. Miyo emang'iyo ka nyathi tuo, okawe otere osuptal. En emo dhi ng'e kingima katituo. Mine e jopith wa, miyo miyi chiemo. Samo nyuoli kithis cha, idhodho thund miyo. Nikech okinya chamo chiemo maoko gi, koro ichamo chi idhodho thuno kuom mino. Koriwacho ni miyo e japith wa.

Ka idwa timo tijni nyakibed gi ng'eyo mar menyo e yor mbui, yor mbui no be nyaka ibed go. Ee nyakibed gi akaont mar e-Citizen, nyakibed gi namba mar mar lo mimanyo no. Kata namba title deed mar lo ma ingo gi gombo no, ibed gi ikruok mar chudo ne menyo no. Inyalo be dwaro namba ni mar kipande kata mar KRA pin, mano luwore gi yo yor kuma, kuma imanye kuma imenye no. Okochuno, nitie yore moko ma kuonde moko ma ok dware namba kipande gi KRA pin no. Koribet go abeta kinyalo kwa.